Mbica ĩno ĩronania itangatho rĩa thibitarĩ ĩmwe, na ĩkonania maũtungata marĩa maheanaga thĩ-inĩ wa thibitarĩ ĩyo, o ho nĩ haroneka hena mũrigitani ũmwe wa thibitarĩ ĩyo, ũrĩa ũroneka kuoya rekondi kana kwandĩkithia andũ, rĩrĩa moka thibitarĩ-inĩ ĩyo, Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga thĩ-inĩ wa mathibitarĩ maingĩ, thĩ-inĩ wa bũrũri wa Kenya, na harĩa maheanaga motungata matigaine, na marĩa maheanagwo mũthenya ũtigaine, o ho, nĩ gũkoragwo na maũtungata ma burĩ, marĩa matarĩhagia, kana maheanaga burĩ matekũrĩhia mũndũ. Motungata maya nĩ ta, ũheani wa porio, gũthomithania, ũheani wa vaccine rĩrĩa kwagĩa na mũtuthũko wa mũrimũ, na motungata maingĩ marĩa matarĩ marĩhi. Rĩrĩa mũrwaru egũthiĩ mathibitarĩ-inĩ maya, ũndũ wa mbere ambaga gwĩkwo nĩ gũthimwo ũrugarĩ kũrora kana mwĩrĩ wake wĩna ũrugarĩ ũrĩa wagĩrĩire, agathimwo pureca na agathimwo mũrimũ wa cukari. Rĩrĩa maya mothe maga, nĩ athiaga akerwo athiĩ one ndagĩtarĩ, nĩgetha aheane ndwari yake. Thutha ũcio, nĩ acokaga akarigitwo na akaheo ndawa, na akarigitwo ũrĩa kwagĩrĩire. O ho nĩ aheagwo kiriniki kana mũthenya ũrĩa abatiĩ gũcoka, nĩgetha amenyeke kana arorwo kana ndwari yake nĩ ĩrathiĩ ĩkĩhonaga kana nĩkuongerereka ĩrongerereka. Thirikari nĩ ĩteithagia na ũheani mũingĩ wa ndawa, kũguo ĩkagacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ matũra-inĩ maingĩ na mathibitarĩ-inĩ maingĩ.